Chiemo ma waneno kaegi gin tong' kendo oting' gi e gik ting'o tong' mar kisungu kata dho ngere dendo ni kret. To koro tong' inyalo los eyo machalo kamae, okuongo ibiro kao tong'no kaeto itoyo nyadiriyo gi pala kata ojiko bang'e to irude kato iketo chumbi kaeto to ikawo sufuria maler mane iseluoko iketo mo kitungu kod nyanya kosechiek to imedo tong' eiye kanyo to irito kinde matin, nyalo bedo dakika adek mondo ochieg maber. Kasto tong' ni wuok ni en gima inyalo cham.